ore ireteni latoning'o oipirrta ena arashu ormarenge naa ore ena entoki edukuya naa keeta osokoni sapuk, ore osokoni lolmiraa naa kenyorr elelero sanasana ena kiti enaa irkijanani kenyorr ainasa ormiraa toonkatitin kumok oleng ore ena naa ore entoki edukuya naa keeta shida arashu kiinyial afya oltung'ani, ore ena mintoki aata hamu oosiankikin nimintoki aata akili niindim aisaidiay kewon ailepunyie te maisha keeku ina ake inasita intarasi arashu kikiinyial indamunot.

Ore ena baye naa kanyorr, ore ena baye naa kisaidia ore o supermarket naa tenilo naa itum intokitin tembei nalelek neeku ore ena kisaidia oltung'ani tiay oitoi sapuk arashu tenkay, ki save sii impisai amu keetay enkad, ore enkad naa akipikakini impointi kulingana anaa service niasita tine wuoi oonkolong'i pookin ore te musho arashu tenkata nabo nai ninyamal niindim aitumiyia nena pisai tiay oitoi.

Ore kuna enaa yiolot ena imbartan ore ormarenge lenye arashu enaiusu ninche naa imuain are arashu uni nabo kitumiay tenkata e mashindano ore eniare kitumiay aaya enaa nairobi show piitumia inkera arashu iltung'anak ooponu ine woi nelak impisai, ore ene uni itumiya iloopeny aapuoyie raha amanaa apoyie iwuejitin neetana, itumiae sii tenkata alarrabal sana sana ore enaa from 19 arasi 20 century naa ninche apa intokitin naitumiay enaa ingarrin tenkata alarrabal ore kuna keeta musaada amu intokitin naatoni tiatua iltung'anak nemeeta enkinyiala arashu nemeeta entorroni tenebuitere iltung'anak.

ore embata naitiship tena siai naa ene maana ore embata e dukuya naa biashara amu ore biashara naa ekiibung tenewoi oleng ,neyau iltung'anak toonkoitoi naapasha neeku kasidai ena nee ekesidai sii tol tourist, ore enaayiolot enaa ir visitors arashu ilomon ooponu ing'uaa neelakua looyieu iwoitin niirag, looyieu neponu adol inkuapi toonkoitoi napaasha naa keeta ena faida sapuk teninche nikilaaki nitum enkosholai o saabu.

ore entoki nagira aasa tena pisha naa iltung'anak oinosita endaa ore endaa naa ekiturruro iltung'anak toonkoitoi naapasha tosirua temuratare oonkera te kirisimas tiarusi arashu itash arashu eponu aisaidia oltung'ani toonkoitoi aajo enkikarrare ekishatata enkaji arashu aitamany olchamba ore nena naa ekisaidia oltung'ani toonkoitoi napaasha.

ore eninko oltung'ani piisum arashi piiyiolou ena siai enaa yioloti enaa enkisombirare enkare naa kaiboitare ilang'eni ore entoki e dukuya niboitare ilang'eni otoodorikitia otayiolito ena siai oyiolo enikuni peemeya oltung'ani enkare arashu peemegorr oltung'ani enkare, arashu piiyiolou aaising'a ore ina naa iboitare iltung'anak nilak iropiyiani nikiutaki eninko piisi.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ilarin loonkalifuni isiet o naudo arashu ilarin loonkalifuni tomon onaudo o iip apa lenkata enaa 19 century arashu 20 century naa ore apa kuna naa nkang'itie oltung'anak ore kuna naa iltung'anak apa onyorr atamany osero arashu ildonyiok ore kulo donyio naa kitau apa empiris arashu isho oltung'ani ewoi netonie te amani

ore ena baye paa enetipat temurua arashu tepooki tung'ani arashu tolosho pookin naa ore ena naa enkiremore ore enkiremore naa endaa ekesuni ore endaa naa kisaidia iltung'anak lemurua arashu inye iltung'anak tenebo lenkang tenkata enkesare ore enkesare naa kaindim ayaawa endaa osokoni nindim aisaidia lemeeta neeku kasidai ena temurua arashu tepooki tung'ani ore enaayie makewon kisidai teniyiolou esiai enkiremore.

ore ira oltung'ani oiusika arashu ira olopeny intanet naa kaijurr isiatin arashu irkuaki lorkastomani, king'unying'uny orkastomai aa kilakita impisai nemegira intanet enye aas esiai arashu netii abori, ore enjurrunoto nabo nee ewoshokinoto esimu, ore ene are naa enkichiliwanoto elaata ooropiyiani ore ina naa ijurru esidai niwuang'ie enyamali aponiki oltung'ani entoki naji mpbs metaa kelo ina toki enye araka enaa intanet peetum aiwuang'ie shida naata tenkaraki esiai naasita.

ore inkiasin naishoru sirkali eimu digital naa kekumok nepaasha sii amu ore nkuti naimaki etii huduma namba, etii afya, etii health etii enkisuma anaa enormalimuni, etii NSSF ore nena siatin pookin na kishooyo sirkali eimu digital nipos nena tokitin nipos intokitin naayieuni enaa in document piiyau oltung'ani nilotu ae apply esiai, neeku keeta faida oleng amu ketum pooki tung'ani ni apply kulingana enaa enkisuma niata.

ore apa lelo taai arashu ore apa enkima nainoki ewoi niterua apa tenkata e yiesu, naa yiesu apa naawua entoki naji enkima ore enkima nebulu pooking'ae eetay aanye eyierishoreki aanye inoki toontimi piiborieki ing'uesi peemenya inkishu ore nena naa ntokitin apa naiterua tung'ani ore ina naa inkiboorot pee meporu irng'atunyo adoiki inkang'itie arashu peemenya iltung'anak arshu inkishu toonkoitoi naijo nena.

ore intokitin nadolita tene naa ore ena naa Uhuru park ore uhuru park nadolta iltung'anak nadolta i stairs nadolta enkare nadol irkeek nadol inkajijik adoru netii oloip netii sii enkai tidie te shumata adolta mawingu oo ewang'an enkolong enkai nena intokitin natii o kipembeoni oonkera.